Ici nĩ mboco na mboco nĩ njega mũno tondũ gĩcigoinĩ gĩkĩ gitũ andũ nĩmendete mboco mũno tondũ nĩcirugaga gĩtheri na cigabatarĩka gũthondeka indo ingĩ nyingĩ. mboco ithondekagwo ta ũkahanda mboco ĩmwe ĩmwe arafu ũgacithika ũgeterera cikũre ciakũra ũgacithechereria mũtĩ nĩgetha ciambate wega, ũgachoka ũkagetha.

Ici nĩ nyama cia ngũkũ, na ngũku nĩ ciendetwo mũno nĩ andũ a gũkũ tondũ ngũkũ, cirehaga mabataro maingĩ mũno ta, nyama, irehaga thumu, na andũ nĩ mamĩendete mũno. Ungĩtua gũthondeka ũndũ ta ũyu, ũkuoya ngũkũ ukamĩthĩnja, wamĩthĩnja ukamĩthambia ugacoka ũkamĩĩkĩra karatathi-inĩ, ukamiikĩra burinji-inĩ, ugacoka ukamĩendia.

ici nĩ ng'ombe na ng'ombe ici andu nĩmaciendete mũno gũkũ to cina mabataro maingĩ ng'ombe ici ngothi yacio nĩyo ĩthondekaga nguo nyĩngĩ na hĩa icio cĩho nĩcio cithondekaga indo nyingĩ ta mĩgathe ĩrĩa andũ mekĩraga.

Ũyũ nĩ mũndũ arakama ng'ombe iria nĩgetha acoke arĩnyue kana arĩendie, mũndũ ekaga atĩrĩ, ũkoya ma ũgatherũkia maaĩ mahiũ, ũgathiĩ ũgacoka ũgathabia nyondo icio cia ng'ombe ĩyo kũruta gĩko, ũgacoka ũkahaka maguta nĩgetha ĩnyoroke, ũgacoka ũkaiga ndoo na ũkoha ng'ombe ĩyo wega ndĩgaikie mateke, ũgacoka ũkanjia rĩu gũkama.

Ũyũ nĩ mũndũ arendia ngũo, na ngũo ici nĩ citũteithagia mũno tondũ, no mũhaka mũndũ ekĩre ngũo ici agĩthiĩ handũ, tondũ angĩrega gũĩkĩra andũ no mamwone ta agurũkĩte. Rĩu ngũo ici citeithagia mũndũ kũhitha ciĩga ciake cia mwĩrĩ.

Ino nĩ ng'ombe thaka mũno tondũ ĩhana wega na ĩna ũgima wa mwĩrĩ, ng'ombe ĩno ĩrehete indo nyingĩ mũno ta nyama, na thumu mũndũ angĩhota kũhanda naguo irio ciake. Ng'ombe ĩno nĩ thaka mũno na ĩkĩrĩtwo gacuma iniũrũ, ga kũrigĩrĩria yenda kũnyitwonĩ getha ndĩkore.

Ũyũ nĩ mũndũ wĩna gĩcigo kĩnene ararĩithia mbarathi, na mbarathi ici nĩ citeithagia andũ mũno, tondũ cihũthĩkaga o na mathako-inĩ, na o na borithi gũkũ nĩ macitũmagĩra kũrangĩra andũ. Nĩ cirĩ ũteithio mũno mũtũrĩre-inĩ ũyũ witũ, tondũ citeithagia andũ ta gũtwara indo, gũkua indo.

Ũyũ nĩ mũrĩmi wĩrĩte mũtaaramu wa ngũrũwe oke amũrorere ngũrũwe ĩno amĩhe ndawa. Ũyũ nĩ ndagĩtarĩ arahe ngũrũwe ĩno ndawa nĩ getha ĩkũre wega na ĩkorwo na ũgima wa mwĩrĩ.

Ũyũ nĩ mũrĩmi mũnini kana atarĩ handũ ha kũhanda atarĩ na mũgũnda mũnene wa kuhanda, akagũra ngũnia agacoka agekĩra thumu na tĩri. Agacoka akahanda o ngũnia ngũnia akahanda mũmera nĩgetha agethe irio ciake na acikenerere agĩciria.

Ũyũ nĩ mũrĩmi wa mbembe. Niĩ ndahĩtũkĩire maũndũ maingĩ mũno ngĩhanda mbembe ta; ndambire kwamba kũrĩma, ngĩcoka ngĩkĩra thumu, ngĩcoka ngĩkĩra mbegũ ĩo ngĩhanda, ciagĩkũra ngĩkora mathĩna marĩa ndĩ namo nĩ maingĩ tondũ citiaumĩrire mbembe nyingĩ tondũ cikarĩo nĩ tũtambi tũingĩ, tũngĩ itahotaga kũmenya nĩ tũrĩkũ.

Ũyũ nĩ mũndũ arenda gũtwara indo ciake kana kwenda gũciendia akĩruta kambũni-inĩ ĩyo yao, indo ici nĩ cigũteithia andũ aingĩ mũno , rĩu arenda gũthiĩ gũciendia, nĩgetha one mbica iria cigũka iria cia igũrũ, nĩgetha cimũteithie.

Ici nĩ nũgũ ciraheo irio tondũ andũ nĩmaciendete mũno gũkũ tondũ cinyitagwo cigekĩrwo haandũ nĩgetha andũ ta athungũ moke gũciona na andũ nĩmaciendete mũno to andũ aingĩ matihotaga gũciona oroũguo rĩu nĩcirehaga mbia nyĩngĩ mũno kũma nakũũ nja magĩũka kũona nyamũ ici.

Rũrĩrĩ-inĩ rũrũ rwitũ andũ nĩ mendete njũkĩ mũno, tondũ cirehaga ũkĩ na ũkĩ ũcio nĩuhũthagĩrwo gũthondeka nginya maguta ma andũ makwĩhaka. Andũ nĩ mendete mũno njũki tondũ, nĩcithondekaga mahũa mega gũkũ tondũ nĩciũkaga gũthondeka mahũa gũkũ, na cigatũhe ũkĩ andũ manyuaga mũno na nĩ mawendete mũno.

Ũyũ nĩ mũndũ araruta njũkĩ akĩenda ũkĩ. Rĩu mũndũ ekaga atĩrĩrĩ, agekĩra nguo nyingĩ mũno, nĩgetha ndagathecwo nĩ njũkĩ ici, tondũ cithecaga mũndũ akaimba mũno, rĩũ agathiĩ, ekĩra nguo icio agathiĩ akagetha ũkĩ ũyũ wega, na ũkĩ ũyũ nĩ ũteithagia andũ mũno rũrĩrĩ-inĩ rũrũ rwitũ.

Ũyũ nĩ mũndũ aretha mbia na kwendia maaĩ , athiaga agetha kũrĩa kwĩna maaĩ agekĩra mĩtũngi-inĩ , agacoka agathiĩ kwenderia andũ arĩa kwao gũtarĩ maaĩ matheru kana kwĩna maaĩ manini.

Ũyũ nĩ mũrĩmi kana mũtaaramu arahota kũhanda indo ici, na indo ici nĩ ciendetwo mũno tondũ nĩ cikoragwo na mahũa kana itunda andũ mendete mũno na rĩtionekaga mũno. Andũ nĩ marĩendete mũno, tondũ rĩ cama na rĩthondekagwo ta; ũkarĩhanda, rĩakũra ũgacoka ũgarĩthecereria mũtĩ, ũgacoka rĩa neneha mũno ũgakĩra taĩri hau thĩ, nĩgetha ndĩkagũithie mathangũ mayo, nĩgetha ĩkũre wega na ĩrute matunda mega matekũgwa mathũke.

Ĩno nĩ pamper na pamper ĩno andũ nĩ mamĩendete mũno, tondũ nĩyo ĩhũthagĩrwo gwĩkĩrwo ciana cigĩthiĩ handũ hanene, kana citigathũkie nguo iria ciĩkĩrĩte ta kwĩmĩrĩra kana gũthuguma.

Gaka nĩ kanyamũ kahũthĩkaga mũno gicigo-inĩ gĩkĩ gitũ tondũ kahotithagia andũ gũthambia kĩoro na gũthugua harĩa hatarathambĩka wega kĩoro-inĩ.